Ĩhutanagia na atĩrĩrĩ, andũ arĩa monaga mĩcara ya igũrũ no mahote kũgũra irio iria mangĩenda na no mahote gũcagũra irio iria ingĩteithia mĩrĩ.No ongorwo wonaga kamũcara kanini gĩcunjĩ kĩa irio ndũngĩoya kĩnene mũno tondũ no nginya ũrĩhe nyũmba, no nginya ũrĩhe indo ingĩ rĩngĩ nĩ ũrathomithia cukuru. Koguo akorwo kamũcara nĩ kanini-rĩ no ũgũrire irio iria ũngĩhota kũgũra na gĩcunjĩ kĩrĩa wagayania kĩa irio. No akorwo wĩna mũcara mũnene-rĩ no ũhote kũgũra irio iria ũngĩenda na irio iria ingĩteithia mĩrĩ. Koguo andũ arĩa monaga mũcara mũnene ona indo ta maguta tondũ ũngĩrora maguta marĩa mabatairwo kũruga irio ti o maguta o mothe, no marĩa mabataire no marĩa makoragwo na indo iria ingĩteithia mĩrĩ ĩ nĩmakoragwo na goro mũno. No maguta marĩa marĩ monekega raithi nĩmo mahũthagĩrwo kaingĩ nĩ andũ arĩa monaga tũmĩcara tũnini. Koguo mũcara nĩũhutanagia mũno, na andũ a mĩcara mĩnene nĩmahotaga kũrĩa wega na gũikara wega o ta ũguo.

Ingĩarĩrĩria ũkũrũ rĩ, niĩ ndĩrona atĩrĩrĩ, rĩrĩa andũ marĩ anini tuge ta mwana ũguo, mwana kaingĩ nĩ aroragwo mũno. Akarorwo kĩrĩa ararĩa, ndũngĩenda mwana anyitwo nĩ homa, koguo ndũngĩenda athiĩ heho-inĩ, ndũngĩenda mwana arware, koguo ona kĩrĩa ũramũhe rĩ, mũndũ nĩ aroraga mũno. Mwana nĩ aikaikaraga akarugĩrwo gacũrũ, akaheo irio, akaheo tũmatunda, akaheo iria, akarorwo kana nĩ anyua maĩ na kĩ. No athiĩ na mbere na gũkũra rĩ, mwana ũyũ ndaroragwo mũno, nĩ hakinyaga handũ mwana ũyũ no arekwo arĩe kĩrĩa ekwenda a kũra kũra. Ningĩ mũndũ rĩu aingĩra ũkũrũ-inĩ rĩ, mĩaka yambia gũthiathia rĩ, nĩ abataire kũrora mũno nĩkĩĩ ararĩa. Koguo no ũkona andũ akũrũ ũguo nĩ ekwambia gũcokera tũmatunda na kĩ na kĩ. Na bamĩrĩ nĩ cirĩ tofauti, bamĩrĩ irĩa makoragwo moĩ bata wa kũrĩa wega nĩ marĩaga wega, nĩ marĩaga irio irĩa ingĩteithia mĩĩrĩ. No arĩa matarĩ kĩene rĩ matitindanagĩra na irio, o kĩrĩa mũndũ ekuona nĩkĩo ekũrĩa.

Maguta me bata mũno na ndĩrenda kwarĩrĩria maguta marĩa mahũthĩkaga ngari-inĩ. Ũhoro wa gũtwarithia kana kũhakikica irio ici-rĩ, nĩ ciakinya harĩa cibataire. Thogora wa maguta wa haica-rĩ, mũrĩmi nĩ megũthumbũrana na ndereba wa ngarĩ kana mũndũ ũrĩa ũmũtwaragĩra kĩmera thoko-inĩ, tondũ ndereba nĩ ekũrehe thĩna aige mũrĩmi amuongerere mbia nĩ getha ahote gũkinyia irio ciake, ahote gũkinyia irio ciake thoko cikagũrwo. Rĩu nĩ wona no hakinye handũ mũrĩmi ũyũ, nĩ arahũthĩra bataraitha, nĩ arendwo arore mũgũnda, nĩ arendwo aharĩrie mũgũnda nĩgetha arĩme, ningĩ nĩwe ũcio nĩ wamwongerera thogora wa gũtwara irio thoko-inĩ. Kũoguo kũhaica gwa thogora wa maguta nĩ nĩ kũnyihagia wonekani wa irio mũno mũno mũno, tondũ mũrĩmi nĩegũbatiĩ acoke mũhuko ongerere onake mbia cia gũtwara irio ciake nĩ getha citwarwo thoko cigũrwo. O hamwe na ũguo-rĩ, o na gũtwara kũndũ kũngĩ kũrĩa kwĩna agũri. Nĩwamenya rĩu onakorwo ndararĩha mũndũ-rĩ, no nginya ongerere mbia nĩ getha ahote gũtwara irio ciake harĩa cirendekana nĩ getha cigũrwo.

Niĩ ingĩũrio ndĩrona atĩrĩrĩ, rĩa mbere andũ a icagi-inĩ, nĩo marĩaga wega gũkĩra andũ a taũni. Ndĩrenda kũamba kũarĩrĩria thogora. Tauninĩ-rĩ, irio ciĩna thogora waigũrũ mũno gũkĩra icagi-inĩ, tondũ wathiĩ gĩcagĩ, irio ici cihandagũo mũgũnda wa hakuhĩ mũndũ wothe. Koguo no ũkore thogora wa kĩndũ ndũrĩ igũrũ ũguo, tondũ o mũndũ nĩarahanda irio ici tuge ta mbembe kana waru. Nũ ũkũenderia waru thogora wa igũrũ na onake nĩ ahandĩte mũgũnda-inĩ wake? No wathiĩ taũni, ndatara irio ici no nginya cirutwo gĩcagi cicoke citwarũo nginya taũni, ũcio naguo nĩ thogora. Cingĩgakinya taũni, cikinye nduka-inĩ kũrĩa cikũgũrũo, thogora wa irio ici nĩ ugũkorũo wĩ igũrũ mũno. Koguo kĩndũ kĩa mbere nĩ thogora, kĩndũ gĩa kerĩ, irio iria andũ a gĩcagi marĩaga nĩ njega gũkĩra cia andũ a taũni. Tondũ ici iratũarũo taũni ni cigeragira njĩra ndaihu mũno kamũira cigakinya methai-inĩ nĩgetha mũndũ arĩe, koguo no ũkore hau gatagatĩ-inĩ no hakorũo he na mũndũ wongerera kĩndũ kana warutaruta kĩndũ kana wongerera indo ici tũĩtaga ma chemical.

Kũhutagia na atĩrĩrĩ, thogora wa maguta waingiha rĩ, nayo mbei ya irio ikaingĩha, koguo ũgakora andũ anini nĩo maragũra irio, tondũ no o mangĩhota kũgũra. Thogora wa maguta wathiĩ thĩ rĩ, mbei ya irio igathiĩ thĩ, koguo andũ aingĩ makahota kũgũra, tondũ mbeca ciĩho. Koguo gũcenjacenjia kũu nĩkũhutagia andũ arĩa maragũra irio. Tondũ rĩrĩa thogora ũrĩ igũrũ andũ aingĩ matikũgũra, tondũ mbeca nacio ti atĩ nĩiraingĩha nĩ thogora weka atĩa? nĩ thogora waingĩha. Koguo maguta mangĩkorwo no makinye handũ matigacenjie, andũ aingĩ nĩmekũhota kũgũra irio, tondũ hena gĩcunjĩ kĩrĩa mũndũ aigaga, nĩgetha ahote kũgũra irio cia kũrĩa. Wahutia thogora wa maguta, naguo thogora ũcio ũhutie mbei ya irio iria mũndũ ekũgũra-rĩ, nĩ wona mũndũ ũyũ ndakũhota kũgũra irio iria arendaga kũgũra. Koguo no agũrire irio ingĩ kana ndakagũre, ahande kana acarie ũndũ ũngĩ angĩka. Koguo gũcenjecenjia gũkũ nĩkũhutagia mũthemba wa irio ũrĩa mũndũ ararĩa, tondũ nĩkũrahutia thogora, koguo nĩguo gũcenjecenjia kũ...

Thamaki ndirĩyaga mũno no no njuge atĩrĩrĩ thamaki cia kũrĩithio ciĩna cama gũkĩra thamaki cia gũtegwo rũĩ-inĩ. Tondũ thamaki ya kũrĩithio nĩĩkũrorwo nĩ mũrĩmi, nĩkũigwo maaĩ-inĩ matheru nĩkũgũrĩrwo irio nĩkũrorwo nĩgũtegwo kahinda karĩa yagĩrĩirwo nĩ gũtegwo, nĩkũharĩrio wega na maũndũ maya mothe rĩ nĩmo magũtũma thamaki ya kũrĩithio ĩkorwo na cama gũkĩra thamaki ya gũtegwo rũĩ-inĩ. Tondũ thamaki ya gũtegwo rũĩ-inĩ no gũikara ĩikaraga kũu koguo maaĩ nomacenjie maaĩ no makorwo matarĩ mega ma thamaki ĩyo gũkũrĩra. Maaĩ no mathũkio nĩ andũ na gũtirĩ kĩndũ ũngĩka tondũ no rũĩ-inĩ. Nĩũe ona rũĩ-inĩ andũ nĩmathiyaga kũhũrĩra nguo kũu, angĩ nginya magathiĩ nginya kĩoro kũu koguo nĩwona na thamaki ĩrĩ ohau. Ningĩ thamaki ĩno ĩrĩ rũĩ-inĩ no ĩrĩire kĩrĩa ĩkuona tondũ gũtirĩ mũndũ ũramĩgũrĩra irio kana kĩ. Koguo ndĩrarorwo wega kũringithania na thamaki ĩrĩa ĩkũrĩithio nĩ mũrĩmi. Koguo thamaki ya kũrĩithio nĩyo ĩgũkorwo na mũcamo mwega gũkĩra thamaki ya gũtegwo rũĩ-inĩ.

Gĩtũmi kĩa maguta ma thamaki kwendekithĩrio ciana rĩ nĩ tondũ makoragwo na kĩndũ gĩtagwo Omega 3. Omega 3 nĩ ya bata mũno rĩrĩa mwana arakũra. Nĩ ya bata tondũ nĩĩteithagia nĩĩteithagia mwĩrĩ tondũ nĩ hĩndĩ mwĩrĩ ũrakũra, koguo nĩũrabatara nĩũrabatara kũnyitĩrĩrwo koguo ũguo noguo omega 3 ĩteithagia. No ĩteithie meciria ma mwana ũyũ, nĩgetha ona mwana athiĩ kĩrathi-rĩ akahingũka meciria, akanyita ũrĩa arabundithio akahĩtũka igeranio, kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere. Kĩndũ gĩa kerĩ-rĩ omega 3 ĩno nĩĩrigagĩrĩria mwana ndakanyitwo nĩ ndwari tondũ nĩ wamenya mwana arĩ mũnini-rĩ, nĩanyitaga gĩko kĩingĩ mũno athiĩ kũu nja agĩthaka rĩ ndũkũhota kũmũrigĩrĩria no ũmũrorire e hau hakuhĩ nawe, no wehera mwana nĩekuona kĩndũ o gĩothe aikie kanua kana kĩ kana kĩ, kana anyue kĩndũ o gĩothe, kana acemanie na indo ici cirehaga ndwari na anyitwo nĩ ndwari. No akorwo mwana ũyũ nĩarahũthĩra maguta ma thamaki nĩakoragwo arigĩrĩirio kũnyita ndwari ici, nĩguo ĩteithagia.

Niĩ kwanja ndĩ mũikari wa Nyandarũa koguo kĩũria gĩkĩ nĩ kĩega mũno. Iria rĩa mũciĩ-rĩ, gwitũ tũkoragwo andũ ana, koguo ndakama-rĩ ndutaga ta rita ithano ũguo, rita ithano rũcinĩ rita inya hwa-inĩ, tondũ ngamaga ng'ombe igĩri. Ndakama-rĩ, ngatigia rita muciĩ rũcinĩ ithatũ ngatũara nduka-inĩ ngendia. Hwa-inĩ-rĩ ngatigia o rita ĩyo ĩmwe ici ingĩ ngatũara nduka-inĩ kũendia, na ũguo nĩguo ngayanagia. Magũrũrũku, iria nĩrĩrarehe mbeca, ti nyingĩ mũno no nĩciteithagia, koguo kwa ihinda rĩrĩ-rĩ nonyende iria rĩthiĩ na mbere na kũgũrwo, na iria rĩrĩ-rĩ ona rĩingĩhe nĩgetha hote kũendia rĩingaingĩ nĩgetha hote kũgũra ng'ombe ĩngĩ. Koguo noguo ingĩenda tha ici, no ũgu no noguo ũgarũrũku ũrĩa ingĩenda tha ici. No ng'ombe nĩ cirarĩa wega, ona hena ĩmwe ĩhakuhĩ gũciara koguo citirathiĩ ũru, no cingĩongerera-rĩ, ndĩngĩigua ũrũ na nongene mũno, tondũ nĩngũendia iria rĩingaingĩ, nĩgetha hote kũona mbia ona cia ng'ombe icio.

Haha hena ithĩramu erĩ na nĩ atumia, na hena mũthuri ũmwe ũnyitĩte ibuku. Nĩ aithĩramu nĩ tondũ wa ũrĩa meyohete na andũ aya othe atatũ maikarĩte thĩ, na mũndũrũme ũyũ rĩ ahana ta aramarĩria. Koguo ingĩona ũũ ndĩreciria nĩtaramabundithia ũndũ kana kũmatarĩria ũndũ, tondũ ũngĩrora ũrĩa aikarĩte rĩ nĩ ta mũndũ ũratarĩria andũ angĩ ũndũ arenda manyite. Na atumia aya nĩmaikaire wega, na nĩ mahana andũ marathikĩrĩria ũndũ marerwo. Nĩũwĩ nĩ harĩ ũndũ mũndũ angĩikara wone ĩ, ũyũ rĩ nĩ arathikĩrĩria mũno na nĩ mũndũ ũrenda kũnyita kĩrĩa arerwo. Koguo ndona ũũ ningĩ ndĩreciria ũndũ ũrĩa mũndũrũme ũyũ arera atumia aya nĩ wa bata mũno na nĩkĩo gĩatũma maikare ũguo mamũthikĩrĩirie ũguo tokorwo nĩ kĩũria mekũmũragia. Koguo nĩ mũndũrũme ũrabundithia atumia, na nĩ ũndũ atumia aya mena bata naguo mũno, nĩkĩo marenda kũnyita ũguo. Ndona mbica ta ĩno ndĩreciria ta aramatarĩria ũhoro wa ũrigitani, kana ũhoro wa ũrĩmi, kana ũhoro wa irio ũguo.

ĩ nondarĩrie, haha hena mũtumia ũnyitĩte kamera na nĩamĩrorete na hena andũ mamũthiũrũrũkĩte na andũ aya nĩmarenda kũona nĩkĩĩ ararora. Koguo mũtumia ũyũ auma kũhũra andũ aya mbica kana rĩngĩ kũmoya kabindiũ na nĩcio aramonia. Na hena andũ makenete mũno ta mwanake ũcio wĩ hakuhĩ nake ũcio mũkuhĩ. Nĩmakenete mũno nĩ mbica ĩyo kana kĩrĩa maronio hau. Koguo aya mamũthiũrũrũkĩte nĩo magwĩkaga kaũndũ moywo mbica, kana moywo bindiũ, rĩu nĩyo maronio hau na angĩ nĩmakenete mũno. Mũtumia ũyũ rĩ ndĩrona ta arutaga wĩra ũyũ wa kũhũra mbica nĩkĩo anyitĩte kamera ũguo. Tondũ nĩamĩnyitĩte wega, amĩnyitĩte ta mũndũ ũwĩ kĩrĩa areka na kamera ĩyo. Na ningĩ rĩ, hena andũ mekĩrĩte t-shirt ihanaine, koguo nĩo mekuoyagwo bindiũ. Hena ũngĩ wĩ hau mũico biũ, ũcio ũracũthĩrĩria tokorwo onake auma o hau kana onake no kũrora o nake arenda kũrora. Koguo nĩ andũ mauma handũ mahũrwo mbica na nĩyo maronio nĩ mũtumia ũyũ.

Gũkũ kũhana ta bengi. Rita rĩakwa rĩa mbere gũthiĩ bengi, niĩ ndiamenyaga atĩ andũ arĩa maikarĩte thĩ itĩ-inĩ icio-rĩ, nĩ raini maarĩte. Kuoguo ndathire, ndaingĩrire thiĩte hau he mũndũ ũcio ũtungatagĩra andũ. Ndakinya o hau, ngĩigua andũ maigĩrĩria, atĩ wee ũraingĩra ũtũhĩtũkĩte ũguo ndũrona nĩtũikaire haha ona ithuĩ nĩgweterera twetereire nĩgetha tũtungatĩrwo? Ha, ngĩamba gũcoka na thutha, no ndiakĩũĩ andũ maraga raini kũu maikarĩte thĩ, tondũ maikarĩte o hau itĩ-inĩ, niĩ ngiuga a, aya-rĩ togũkorwo nĩmarĩkĩirio nĩkũhurũka marahurũka, kuoguo ngĩthiĩ hĩtũkĩte. No ningĩ ngĩcoka ngĩikara thĩ, ngĩmera nĩ core niĩ ndikũmenyaga, na ngĩeterera kahinda gakwa gakinye. Gakinya, nĩndatungatĩirwo na gũtiakĩrĩ na thĩna. Nĩ mbeca cia cukuru ndathiaga kũrĩha, na nĩndarĩhire o wega, na gũtirĩ mũndũ wathumbũrire, kuma hau. Noo, ndakiuma hau rĩu nĩndamenyire, wathiĩ bengi wakora andũ maikaire thĩ, ti kũhurũka marahurũka, nĩ raini mabangĩte. Onao nĩmarenda gũtungatwo, kuoguo wĩikare hau kana ũrĩrĩrie raini ĩkinyĩte ha, ũcoke weterere kahinda gaku.

Ũndũ ũyu wĩna bata mũno, andũ aya wamona ũguo-rĩ tikũenda kwao kwaga irio, nĩkíũria maikaraga-rĩ kaingĩ gũtiuraga mbura kuoguo, mbeca ciagayo kuma kĩgĩna kĩa thirikari nĩgetha citeithie andũ arĩa kwa gũtauraga, kana andũ arĩa matarĩ na irio, nĩ wega irio icio cimakinyĩre, tondũ andũ aya-rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ marorete igũrũ no thirikari kana ningĩ andũ arĩa eki wega nĩgetha mamatũarĩre irio icio. Kuoguo ũndũ wĩna bata, rĩ ambere tondũ tikũenda kwa andũ aya, ningĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ma ngĩka tiga gũeterera ũteithio. Kuoguo mũndũ angĩhota nĩ wega kũmakinyĩra na kũmateithia o ũrĩa mũndũ angĩhota. He hĩndĩ ĩngĩ, ceceni cietanagĩrĩra akenya mateithie andũ arĩa matarĩ irio, andũ aria maikaraga tuge Turkana kana nakũu igũrũ, nĩgetha andũ aya mone irio. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, na nĩ ũndũ wĩna gĩtĩo mũno, na ni ũndũ andũ aingĩ mabatiĩ meke, nĩgetha andũ aya mateithĩrĩrio na andũ aya mathiĩ gũteithĩrĩrio, gũtigakorwo na wĩici, o mũndu aheyo irio, tondũ o mũndũ abataire kũrĩa.

Ĩno nĩ ng'ombe, ĩno nĩ ng'ombe na ĩraikio ngari-inĩ, nĩgetha ĩtwarwo harĩa ĩbatiĩ gũkorwo. Na wona cibũ haha ndĩreciria ng'ombe ĩno nĩ ya mũndũ ũngĩ, kana mũndũ wendirie ng'ombe akĩoya mbeca akĩaga kũneyana ng'ombe. Tondũ hena cibũ kana thirikari, ndĩrauga thirikari nĩ tondũ wa andũ aya erĩ, koguo, hena ũmwe wĩkĩrĩte nguo ta cia borithi na ũrĩa ũngĩ ekĩrĩte ta cibũ, na hena andũ angĩ mamathiũrũrũkĩte, koguo andũ aya nĩ andũ marenda gũtwara ng'ombe ĩno harĩa yagĩrĩire. Na ng'ombe ĩno nĩ ng'ombe iria cia nyama, nĩ ng'ombe iria cia nyama, ndamenya ũguo tondũ nĩ nene mũno na ĩna hĩa, hĩa ndaihu mũno. Koguo ĩno nĩ ng'ombe ĩratwarwo harĩa ĩbatiĩ gũkorwo na gwĩciria andũ aya mamathiũrũrũkĩte, mathiũrũrũkĩte cibũ na mũndũ ũyũ ũngĩ wa thirikari itowĩ kana nĩ mũndũ wa forest kana kĩ, nĩ athuri a itũra na hena mũtumia hau ũrarora kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. Koguo ndĩreciria nĩ ng'ombe ya mũndũ yorire kana ĩkĩgũrwo, ũrĩa wamĩendirie akĩaga kũmĩtwara, koguo nĩyo yagĩrwo nĩ thirikari.

Ũndũ ũyũ rĩ ndona ndĩreciria kũrĩa kwa mbaruhia, tondũ wĩkĩkaga kaingĩ kũu. Andũ aya nĩmendete mũno macindano ma ng'ombe ici cia nyama, koguo macagũraga igĩrĩ ikarehwo, o mũndũ agakorwo na ĩrĩa aracambikiĩra cikarehwo cikarũa, ĩrĩa ĩgũcindwo rĩ, kwanja cirehagwo nginya na ngari cikarũa cikarũa cikarũa. O mũndũ, angĩ nĩmaigagĩrĩra nginya mbeca, ĩĩ ũkauga niĩ ndĩrona nĩ ĩno ĩgũcinda ũkaneyana mbeca, ũrĩa ũngĩ akaauga aca ndirona ta arĩ ĩyo ĩgũcinda ndĩrona ta arĩ ĩno ĩngĩ akaigĩrĩra mbeca. Koguo rĩ nĩ kĩndũ ta mũthako ũguo, nĩ wona ta ũrĩa andũ mathiyaga stadium kwĩrorera mũbira ũgĩthakwo. Nĩtaũguo mekaga, no rĩu o meroragĩra ng'ombe cikĩrũa nĩgetha mone nĩ ĩrĩkũ ĩgũcinda. Koguo akorwo matikũigĩrĩire mbeca kana kĩ, o mũndũ ũrĩa yake yacinda agathiĩ akenete, na ng'ombe ĩyo ĩgakĩmenyeka nĩyo ĩna hinya kũu guothe. Koguo ndona ũndũ ũyũ nĩo ndaririkana na maimagĩra marĩ aingĩ mũno. Na nĩũrona ũrĩa magũkenerera ũndũ ũyũ, koguo nĩ macambĩki mũno a ũndũ ũyũ wa kũrũa.

Haha hena mũrigitani na hena maũndũ mandĩkĩtwo hau thutha wake, na aikarĩte handũ agĩeterera arwaru moke. Nĩ mũtumia koguo aikarĩte handũ etereire arwarũ moke marigitwo kana morie ciũria. Na hau ena indo cia kũhũthĩra hau wĩra-inĩ, na ena ibuku rĩa kwandĩka andũ, nĩgetha one no naũ moka. Ndona mbica ĩno ndĩreciria tokorwo aikarĩte hau thibitarĩ, kana handũ hau nja no nĩ handũ andũ mangĩmuona. Tondũ kaingĩ maikaraga thĩiniĩ, no mangĩenda gũkinyĩra andũ a itũra-rĩ maikaraga handũ mangĩonekana. Koguo ũyũ nĩ mũrigitani na hena mandĩko mandĩkĩtwo hau thutha huduma bora haki yako kuga atĩ ũrigitani, ũrigitani nĩ haki ya mũkenya o wothe, na ũrigitani ũrĩa mwega. Koguo ngwĩciria nĩkĩo areka hau, nĩgetha ahahakicĩre andũ ona maingĩra thibitarĩ nĩmekũrorwo wega, na gũtirĩ mũndũ ũkwaga kũrigitwo athiĩ thibitarĩ-inĩ.

Haha hena atumia na warora wega makuĩte mĩtũngi mĩtwe-inĩ. Atumia ayarĩ ũngĩona harĩa marĩ rĩ gũtihana ta kũrĩte mbura kahinda karaya. Koguo aya nĩ andũ maumĩte kũndũ kũnene, nĩgetha magacarie maaĩ. Maaĩ maya nĩmo mekũyuo nĩ andũ na maaĩ maya nĩmo mekũyuo nĩ ngamĩra. Tondũ andũ a kũndũ ta gũkũ rĩ nĩmarĩithagia ngamĩra na ngamĩra nĩcibatiĩ maaĩ maingĩ mũno mũno mũno. Na kaingĩ atumia nĩo matũmagwo kũndũ kũnene nĩgetha mathiĩ magacarie maaĩ, na maratũmwo tondũ gũtirĩ maaĩ kũrĩa maraikara. Na atumia aya nĩmahana ta manogete mũno, maumĩte kũu magũthiĩte gũcaria maaĩ na o mũndũ ena mũtũngi wake. Koguo haha nĩ atumia megũthiete gũcaria maaĩ, nĩgetha macokie mũciĩ nĩgetha maaĩ maya mahote kũhũthĩrwo, nĩgetha mũciĩ ona ũhote ona gũthiĩ na mbere. Tondũ kwaga maaĩ rĩu nguo citikũhũrwo, maaĩ matikũnyuo, andũ matigwĩthaba tondũ maaĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno mũno mũno. Koguo andũ aya nĩ maaĩ mauma gũcaria. Maaĩ nĩmo muoyo na nĩguo, tondũ andũ aya no mathiĩ kũnene mũno, nĩgetha mone maaĩ makũhũthĩra.

Mũndũ ũyũ ahana mũmemereka, tondũ nĩohereire kĩndũ hau mũgongo-inĩ, na ngwĩciria nĩ kamera. Kana akorwo ti mũmemerekia nĩ andũ arĩa maroraga kana nĩ gũkura, andũ arĩa maroraga ũrĩa gũgũkorwo kana nĩ gũkura kana riũa nĩrĩkwara mũno, na magathima magacoka magatwĩra. No kũringana na ũrĩa ekĩrĩte rĩ ndĩrona ta arĩ mũmemerekia na nĩ gũthiĩ athiĩ, tondũ e kũndũ biacara cirathiĩ na mbere. E handũ barabara-inĩ, kũu kando no wone hena mũndũ ũrendia nguo hau, harĩa mbere hena handũ harendio nĩ ta kahoteri ũguo. Koguo ndĩreciria nĩ mũndũ watũmwo nĩ andũ arĩa arutagĩra wĩra gũthiĩ macinani kana matũra-inĩ, nĩgetha ahote kuona nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere acoke arehe riboti. No akorwo nĩ maũndũ marathiĩ na mbere kũu itura-inĩ kana athiĩ athime ũrĩa rĩera rĩhana acoke acokie riboti. Na mũndũ ũyũ e wĩra, na mũndũ ũyũ nĩ mũndũrũme na mũndũ ũyũ ũrĩa ekĩrĩte rĩ nĩ mũndũ wathiĩ handũ atũmwo, tondũ nĩwona ena kamũhuko mũgongo. Koguo nĩ mũndũ wĩ wĩra ti mũndũ ũthiĩte o ũguo nĩgetha athiĩ gũcera, ĩĩ. Macio nĩmo meciria maroka ndona mũndũ ta ũyũ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũtũmĩtwo athiĩ handũ oye riboti arehe.

Rĩa mbere no nginya ũmenye gũtwarithia nyamũ ĩno, na hena, andũ mathiaga nginya cukuru, nĩgetha mabundithio gũtwarithia, nĩgetha ningĩ ndũgathiĩ gũthũkia maica mandũ ũgĩtwarithia nyamũ ĩno. Ningĩ no ũkorirwo na ũgĩ wa gwaka mabarabara, tondũ ngwĩciria nĩkĩo mareka hau, nĩ barabara maraka. Rĩa gatatũ, no nginya ũkorwo wĩna ũgĩ wa kũruta wĩra kũndũ ta gũkũ, tondũ nĩ ũrona hena andũ angĩ mũrarutithania wĩra nao, koguo no nginya ũkorwo ũbundithĩtio kũrutithania wĩra na andũ, nĩgetha ũmenye wĩra waku ũkoragwo wa gwĩka kĩ, tondũ kaingĩ andũ mathiaga gũthũkia wĩra tondũ mũndũ athiĩ hau na ndowĩ nĩkĩ abatiĩ gwĩka na nĩkĩ atabatiĩ gwika, koguo ũkamũkora nĩ athire gũkũ, nĩ athire gũkũ kũngĩ, koguo rĩa mbere ũmenye kũhũthĩra macini ĩyo, ũcoke ũkorwo na ũgĩ wa gũaka mabarababara, ũcoke ũmenye kũrutithania wĩra na andũ, tondũ rĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũratwarithia nyamũ-ino rĩ, ti we ũrĩ hau barabara-inĩ, tiwe ũraita tĩri, tiwe ũraita rami, tiwe ũreka atĩa. Koguo no ũmenyire, na no nginya ũkorwo ũikaranĩtie na andũ wega, nĩgetha wĩra ũyũ ũrutĩke, ũmenye ũrĩa ũkwaranĩria na mũndũ wĩ barabara-inĩ, wĩ hau ũgĩtwarithia.

Kaingĩ wathiĩ thibitarĩ-rĩ, nĩguo ũcemanagia na bomu cihana ũũ, bomu ici cikoragwo cia ciana, rĩrĩa maheyo njanjo, tondũ mwana nĩ ũwĩ no nginya aheo njanjo cigana ũna rĩrĩa e mwana, nĩgetha arigĩrĩrie kũnyita ndwari mĩthemba ĩigana ũna. Koguo ndona mwana na njoke ndona bomu ici na guoko gũkũ kũnyitĩte bomu ici-rĩ, no gũkorwo, to gũkorwo nĩ kwa nyina, nyina wa mwana ũcio koguo ndona ũguo, ndĩreciria andũ aya me thibitarĩ nĩ njanjo mathiĩ kũheyo, kana nĩyo mauma kũheyo na merwo tuge maikare hau nja meterere, koguo ndona ũũ nĩguo ndĩreciria ngacoka ngeciria atĩrĩrĩ, nĩ wega andũ kana aciari mamenye bata wa kũheaga ciana ciao njanjo, tondũ hena aciari mathiaga ũguo makaga gũtwara ciana cikaheyo njanjo, ciana ici ikanyita ndwari, na imwe cia ndwari ici ta porio-rĩ, cithũkagĩria mwana maica, tondũ ndahotaga hgũthiĩ wega kana no akorwo, no anyitwo nĩ maũndũ mangĩ nĩ tondũ wa kwaga gũtwara mwana thibitarĩ, na nĩ wega andũ mamenye ona mĩaka ĩrĩa mwana abatiĩ gũtwaro kũheyo njanjo.

Andũ aya me thibitarĩ na hena arigitani, hena mũndũ ũmwe mũtumia, arigitani rĩu, hena mũtumia na hena mũthuri na hena andũ ma komete itanda-inĩ. Ndona ũ ndĩreciri andũ aya nĩ mona mũtino na nĩkĩo gĩatuma mathiĩ thibitarĩ na nĩkĩo mararorũo na ndona ũ ngeciria bata wa gũkorwo na arigitani arĩa moĩ kĩrĩa mareka tondũ andũ mona mũtino matũarũo thibitarĩ, kũngĩaga andũ matoĩ kĩrĩa mareka andũ aya ona no mathiĩ handũ maica mao mathũke kana maumũkani tondũ wa kũaga andũ a kũmarora wega. Na andũ aya-rĩ ndĩũ nĩkĩ matekĩrĩte nguo cia thibitarĩ tondũ mũndũ athiĩ thibitarĩ-rĩ, okorũo ti kĩndũ arathondekwo oimĩte-rĩ, okorũo nĩ gũkoma nonginya ekĩre nguo cia thibitarĩ tondũ nguo ciaku-rĩ tũtiũĩ nĩkũ uma na ningĩ maũndũ marĩa ũrekũo-rĩ matigũbatara ũkorũo na nguo nyingĩ mũno nĩgetha ndagitarĩ ahote gũgũkinyĩra na raithi. Koguo, ndĩreciria nĩwega andũ aya mangĩkĩrũo nguo cia thibitarĩ. Na itanda ici-rĩ, gĩtanda kĩmwe gĩtirĩ na cuka, ndiũĩ nĩkĩ gĩtarĩ tondũ kĩa mwena ũyũ wa mũico ũyũ kĩnagũo, mũico ũyũ ũngĩ kĩnagũo, gĩkĩ kĩa gatagatĩ-rĩ ndiũĩ kana nĩ mũrũaru waruta?

Gwĩtũ mwanake okaga na andũ ao, magoka kwa mũirĩtu, andũ arĩa marehe mwanake-rĩ, nĩo mamwaragĩrĩria, mũthenya ũcio mwanake ona ndaragia o hamwe na mũirĩtu, andũ mathiĩ maria-rĩ, andũ arĩa marerete mwanake na andũ arĩa marerete mũirĩtu. Na nĩ getha ũikare gĩikaro-inĩ kĩrĩa mĩario ĩno ĩrathiĩ na mbere-rĩ, no nginya ũkorwo nawe nĩ wĩkĩte ũhiki, ũhiki wa ũgĩkũyũ, yani nĩ ũracĩtie kana ũkaracĩrio. Koguo no nginya ũkorwo nĩ wĩkĩte ũguo, nĩgetha ũthiĩ ũikare gĩikaro-inĩ gĩkĩ mĩario-ĩno ĩrarĩrio, koguo magathiĩ makaria. Maria maria maria makinya handũ rĩu nĩmanyitana-rĩ, na inyuĩ rĩu mũgetwo, rĩu inyuĩ mũrenda kũhikania. Kaingĩ nĩ hakoragwo na kaũndũ mekaga, magathiĩ makahumbĩra airĩtu aingĩ, mwanake nake akerwo acagũre, no maũndũ macio mothe mekĩkaga mĩario yathira. Ona kũu nyũmba-inĩ -rĩ, rĩrĩa mĩario ĩrathiĩ na mbere-rĩ, okorwo ndũracĩtie na ndũracĩirio ũikaraga nja na mathiĩ makinya handũ nĩ maerewana mũmenyaga tondũ conda nĩ citũmanagĩrwo andũ magoka...

Ici nĩ mbembe, mbembe no ũhĩhie, no ũtherũkie, cituĩke mĩtungo, mbembe no ũthandũre ũtware gĩthĩi, ũthandũre ũmie riũa-inĩ, ũtware gĩthĩi cithĩo cituĩke mũtu, mbembe no ũtherũkie, wĩkĩre mboco cituĩke gĩtheri. Mbembe no ũthondeke gĩtheri kĩa mbembe na waru no ũrĩe. No ũthondeke kĩndũ twĩtaga mũkimo, wĩkĩre mbembe, waru, kahũrũra ũcoke ũkime ũtuĩke mũkimo. Koguo mbembe no ithondekwo na njĩra nyingĩ, wenda kũhĩhia, ũgekĩra mbembe njiko-inĩ igũrũ, njiko ĩna mwaki, ũkagarũra, ũkagarũra , ũkagarũra, ũkona mbembe, tũmĩtaga ngara kana watherũkia ũgacoka watherũkia kahinda, ũkaruta ũgekĩra cumbĩ, ũcio rĩu nĩ mũtungo, ũthondekagwo ũguo Koguo mbembe ici nĩ cirĩagwo na njĩra tofauti mũno. Kĩrĩa nyendete mũno-rĩ nĩ mũkimo, ũcio nĩguo ũnjakaga mũno mũno mũno. No mbembe ici no cithondekwo na njĩra tofauti tofauti, no nginya ũcagũre.